Koroi okere ole mogo elekichoptoo korotwechu koyan kakotwo yan kakoyam kebol en mbar ih kebolu ak kebal balalenik kotok chelelach icheken. Yekakebal balalenik ih kemoe, kimoe en asista nekit kotar wikit agenge. Yekakemaa en asista kemoche nei tatun koyomyo akeng'oing'oi tuguk chetuen chetogu chemii barak barak chekikanam simdo barak, keng'oing'oi kabisa koba konget chelelach icheken akeib koba tinga bakeng'aa. Imuch ot ketestoo bandek korotwechuton akeng'aa anan ketestoo beek ak keng'aa chuton

Tukuchu akere ale tukuk che kikitutan chemiten betit, ko elekiyoitoi boisioni, kemine tenderechuton chemengechen, kimine eng keringet ake tugul ne kakichop eng komoswechuton che kakitilatil koyop komoswek cheterter ako che chang, kindoi tenderek ak ityo kende ngungunyek, akerongchin peek kila che tuten makirongchin chechang ndamun tot kola peek korotwechuton, kerongchin kila che tuten akeribe komaam taritik, keribe kila tatun korut korotwechuton, ye kakorut keip ibakeminat eng keringonik che kakebolchi.